Matunda maya metagwo thandara, thandara rĩ na njugwa na pixes mothe me kĩrathi kĩmwe. Koguo rĩ ũngĩaga thandara no uhũthĩre njungwa kana pixes, to nginya ũhũthĩre thandara kana hihi tuge thandara nĩ ciaga biũbiũ, no ũhũthĩre macungwa kana pixes.

Iria rĩa ng'ombe rĩ no rĩongerere ũmithio maũndu-inĩ maingĩ. Ta rĩu rĩ no ũthondeke yoghurt, na iria rĩa ng'ombe no ũrĩtũmĩre gũthondeka kĩndũ ta keki, iria rĩu no ũrĩtũmĩre gũthondeka mala. Nĩ rĩtũmĩkaga na njĩra nyingĩ iria rĩa ng'ombe. No ũthondeke narĩo cai ĩĩ, tarĩu hena kahua kahehu nĩ gathondekagwo nako na iria rĩu rĩrĩ ihehu no rĩthondekwo na njĩra nyingĩ iria rĩa ng'ombe. Ona nĩ rĩ pakagwo, rĩkarutwo kĩrimũ wega, kambuni imwe nyingĩ nĩ ipakaga maria mayo ta Fresha Mt Kenya, andũ aingĩ nĩ pakaga Zito rĩgũragwo iria rĩu rikagũrwo rĩ ready harĩa supermarketi -inĩ kana kioski -ini cia hakuhĩ na hanyu.

ũngĩakĩra ng'ombe handũ hamwe-rĩ, igakorwo itirahota itirathiĩ mũno-rĩ, wĩra wacio ũgũkorwo wĩ mũhũtho mũno, no kũrĩa igacoka toro, kogwo igathondeka, ika, ika, igĩcokia ithagumia rĩuĩ noguo irathiĩ na mbere gũthondeka iria, tondũ mathaa maingĩ itikũhũthĩra igĩthie kwĩyethera irio, kogwo waka-rĩ na wĩige ng'ombe ciaku hamwe-rĩ nĩ igũkũhe ũmithio, na ningĩ no ũhote , tarĩu thumu wa ng'ombe no uhote kũhota kũurogota, tondũ ng'ombe itirathiĩ imĩte kila handũ maai macio megũkorwo me hamwe kogwo ũgacithambĩria na ng'ombe nayo nĩ gũkorwo na advantage nyingĩ taa yarĩa ĩgakoma, ĩkanyua maaĩ, kogwo nĩ gũkorwo na time nyingĩ ya ku guturia hau tu, na ĩhote gũgũthondekera iria, na oguo noguo ũkũgia mbeca nyingĩ o nawe.

Ng'ombe waciakĩra nĩ ũkũgĩa umithio tondũ nĩ igũikara handũ hega, handũ hatheru yarĩa wĩra wayo no gũcoka hau ĩgakoma, ĩgacokia ithagumia, ĩgokĩra ĩkanyua maĩ ĩgacokia ithagumia. Koguo nĩ ĩgũgũthondekera iria rĩingĩ mũno na thumu wayo nĩũgũkĩhota gũcokanirĩria tondũ cikarĩte handũ hamwe, na ningĩ ni ũkũgĩa maciaro mega.

Ũndũ wa mbere nĩ kwaga kũrĩithia hakuhĩ na mĩtitũ, tungĩtĩkĩra gwakĩra ng'ombe guitũ tũgathiĩ tũgetha mahuti mĩtitũ ĩyo tũgoka tũkahe ng'ombbe, ũcio nĩ ũndũ mwega. Tondũ ng'ombe itigũthiĩ nakũu itinde iteng'eranĩtie na mĩrũthi na ngarĩ na irũmi. Koguo rĩ nĩ wega tũtige gũthiĩ kũrĩithia mĩtitũ-inĩ. Mwakĩre ng'ombe kwanyu, mũgoka mũgaciethera mahuti arĩ inyuĩ. Mugathiĩ mũgetha mahuti mũgacirehera. Nĩguo itige gũthii mĩtitũ-inĩ na hau nĩ mũgũcigitĩra kumana na nyamũ cia gĩthaka.